Gatagatĩ ka mũndũ kwĩyandĩkithia gũciarwo, kana gũkua ingĩciria kĩndũ kĩrĩa kĩngĩoya kahinda karaihu, nĩ mũndũ kwĩyandĩkithia gũkua. Gĩtũmi nĩ tondũ rĩrĩa mũndũ areyandĩkithia gũciarwo nĩ akoragwo na kandĩ ĩrĩa ĩkoragwo thibitarĩ na kaingĩ ithiaga kuoywo nĩ mũciari, na gũtikoragwo na maũndũ maingĩ marĩa marabataranĩka. Tondũ angĩkorwo wĩna kandi ĩyo waheirwo thibitarĩ, kana wĩna kandi ya ũbatitho icio nĩ ũthiaga nacio na ũkahota kũheo marũa ma gũciarwo. No hĩndĩ mũndũ akĩyandĩkithia gũkua, nĩ gũkoragwo na thabarĩ ndaya tondũ no nginya marũa macio, no nginya macainwo nĩ cibũ, macainwo nĩ andũ a itũũra ona angĩkorwo mũkoragwo ciana nyingĩ kwanyu no nginya inyuothe mũtigĩrĩre nĩ mwetĩkĩra atĩ ũcio ũrakuire ararĩ ta rĩngĩ mũciari wanyu, no nginya muge ũguo, ona ningĩ nĩ getha ũheo marũa macio no nginya inyuĩ mwĩ ta bamĩrĩ mũkorwo mũiguanĩte, mũtarĩ na haro nĩ getha mwĩtĩkĩrio kũheo marũa macio.

Irio ici nĩ nyama ya njino, ĩrĩa ikoraguo na cama mũno, ona rĩrĩa yarugwo wega nĩ mũndũ ũĩ, nĩ ĩkoragwo ya gũkenia kanua. Rĩrĩa ndĩraharĩrĩa irio ici, rĩrĩa ndarĩkia gũthĩnja, tuge okorwo nĩ ng'ombe kana mbũri ngũthĩnjaga, nda ngatinangia icunjĩ ici cironekana irĩ nene ũũ, ndatigĩrĩra nĩ njega, mũthemba ũrĩa, kana mũigana ũrĩa ndĩrenda. Ona ningĩ ndarĩkia ũguo ndaciga handũ hega. Ndacoka ngathiĩ ngakia mwaki, ngekĩra ngũũ nene. Rĩmwe nĩ nyambaga gũcitherũkia, ngacitherũkia wega, ikahĩa wega, ngacoka ngoka ngacitheca na tũmĩtĩ ũguo, ngoka ngacigĩrĩra mwaki-inĩ ũũ haronekana. Rĩmwe ingĩaga gũtherũkia, nĩ ndigagĩrĩra ndina mwaki wa makara, ngoka ngacigĩrĩra ĩcio ithecetwo na tũmĩtĩ, ngaciigĩrĩra igũrũ wa makara macio, na igakorwo cia kũhĩa wega, na ĩgakorwo ciĩna mũcamo mwega. Onaningĩ rĩrĩa ciathondekwo wega nĩ ikoragwo na mũrukĩ wa kũgucĩrĩria mũndũ kuuma arĩ o kũraya.

Haha nĩ haroneka harĩ ng'ombe, ĩrĩa cironeka cirorete, mũrĩmi ũrĩa arateithia ng'ombe ĩho kũgĩa gacaũ kana gũciara gacaũ. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno tondũ rĩrĩa wateha ng'ombe yaku ĩgĩciara ĩnyika, kaingĩ nĩ ũkoraga gacau gagĩkua, ona kana ng'ombe ĩkagĩa na thĩna, kana thigira ũcio ũkaga kũwona ũrĩa gũkoragwo wĩtĩkĩtio atĩ nĩ ũru thigira, kũrĩyo nĩ kĩndũ ta ngui. Mũrĩmi ũyũ nĩ aroneka agĩteithĩrĩrĩa ng'ombe yake, akoneka nĩ amĩteithĩrĩria kũgĩa gacaũ kau. No ona amĩrehera nĩgetha, yone gacau kayo. Ũndũ ũyũ, mũndũ nĩ agĩrĩirwo nĩ kũmenya ũgĩ wa gũciarithia ngombe, nĩgetha agatigĩrĩra nĩ amĩciarithia wega etekũmĩtihia ona kana etegũtihia gacaũ. Na agatigĩrĩra ngina mahĩndĩ ma ng'ombe ĩyo nĩmakorwo marĩ momĩrĩru, no ona ngina gacau kau nĩgaciarwo na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno gũkorwo ũkĩmenya wĩta mũrĩmi wa ng'ombe ona kana wĩmũrĩmi wa mahiũ mangĩ. Nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ mahiũ maku matirĩkoragwo na mathĩna rĩrĩa maraciara.

Kũhũthĩra intaneti nĩ gũkoragwo kũrĩ kwega, tondũ nĩ gũteithagia mũndũ agacemania kana akaranĩria na andũ arĩa marĩ kũraya. No aranĩrie na andũ a bamĩrĩ yanyu, arĩa mũtarĩ hakuhĩ nao. Ona kana arata aku, tarĩngĩ tuge marĩ nja wa bũrũri, no ũhote kwaranĩria nao kũhetũkĩra, kana kũhũthĩra intaneti. Ona ĩrĩ njega o ũguo, intaneti nĩ ĩkoragwo ma mathĩna, ona kana moritũ marĩa mũndũ angĩcemania namo, rĩrĩa aramĩtũmĩra. Wambere, intaneti-inĩ nĩ gũkoragwo na andũ mĩthemba mĩingĩ, na mĩthemba ĩtiganĩte. Andũ matikoragwo mahanaine. Koguo nĩũkoraga rĩmwe, nĩ ũrarũmwo ũrakora ũkĩrumwo, mĩario ĩtarĩ mĩega kana mĩario ĩtarĩ ya gũgũturia ĩrĩa ũrerwo kũu ng'enda-inĩ. Na matirenda kũmenya ũrĩa ũraigua makũĩra maũndũ macio. Koguo wĩta mũndũ kĩũmbe rĩrĩa werwo maũndu ta macio, ũbatiĩ kũĩyũmia na, ũkeĩtĩkĩra wee ta mũndũ ũrĩa ũhana tiguo marauga. Ona ningĩ rĩrĩa wamenya kũndũ kũna, kana ng'enda rĩrĩa waingĩra nĩ marumanaga kana makaria ũru, kĩndũ kĩrĩa mũndũ abatiĩ nĩ gũĩka, nĩ gũĩthutũkania na kũndũ ta kũu, ũgatigĩrĩra atĩ ndũrĩthiaga ona kana ndũrĩingĩraga. Ona oho moritũ marĩokuo, intaneti nĩ yabata na nĩ tũmĩbataraga hakuhĩ o mũthenya, koguo kĩrĩa mũndũ angĩka no kwĩyũmia

Kĩrĩma kĩrĩa ingĩciria kĩgucagĩrĩria agendi Kenya kana ageni, ingĩciria nĩ kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga. Ũũ nĩ tondũ, kĩrĩma kĩu gĩkoragwo kĩrĩ kĩnene ona ningĩ nĩ gĩkoragwo na nyanjara cia nyamũ, kũrĩa nyamũ ciũkaga, na andũ magakorwo a gũciona. Nĩ gũkoragwo na nyamũ mĩthemba mĩthemba, ona ningĩ nĩ gũkorwo na maũndũ matiganĩte ma andũ kuona, ta rĩu no mahaice kĩrĩma kĩu ngina igũrũ. Ona ningĩ nĩ gĩkoragwo na mĩthemba ĩtatũ, ĩrĩa andũ mahaicaga ĩtiganĩte na nĩ cikoragwo na rĩtwa. Kũguo andũ no moke makenerere kũhaica kĩrĩma, kwĩrorera ũrĩa kũhana, ona ningĩ kũndũ kũu, nĩ gũkoragwo na andũ ega arĩa makoragwo a gũtuga ageni na agendi, makamatuga wega, makamonia kũu guothe, makamathiũrũrũkia, makamonia nyamũ irĩa makoragwo nacio kũu, makona kũndũ kũu ona magakorwo a gwĩkenera. Ona ningĩ kĩrĩma kĩu nĩ gĩkoragwo na mbarabu, ĩrĩa ĩkoragwo ya kũgucĩrĩria mũno kwanza kũrĩ mũndũ ũrĩa ũtarĩ wamĩona ũndũ ũcio mũndũ no akorwo wa gũkenerera ona wa kũmũkenia ona ningĩ andũ makahota kũhũra mbica kĩrĩma-inĩ kĩu. Ona ningĩ nĩ gũkoragwo na macindano marĩa mekagwo ma kũhaica kĩrĩma na gũgakorwo na iheo irĩa iraheanwo kũrĩ tarĩngĩ ũrĩa ũgũtongoria ona kana ningĩ ũrĩa ũkwambata kũraihu mũno, ona kana ngina andũ arĩa mekũhota kũrĩkia na ona ningĩ nĩ gĩkoragwo kĩrĩ raithi kũingĩra na kwĩrorera kũndũ kũu.

Rĩrĩa mũthii arageria kũigithia thabarĩ yake kũhũthĩra intaneti, na agakora atĩ nĩ aracemania na moritũ kana iremithia, no ndĩmũteithie ndĩ ta mũndũ wa kũrĩa arenda kũigithia thabarĩ ĩyo. Maũndũ marĩa ingĩmũteithia namo wa mbere, nĩ gũtigĩrĩra atĩ maũndũ marĩa mothe egũbataraga kũihũria nĩ aihũria na atigĩtie tu o marĩhi nomo marĩ na thĩna kana maramũrehera thĩna. Ingĩtua kũmũteithia, ingĩmũria ekwendaga kũhũthĩra mũthemba ũrĩkũ wa kũrĩha, tondũ nĩ ũkoraga no akorwo arenda gũtũmĩra kandi ya bengi, ona kana gũtũmĩra akaunti yake ya bengi kũrĩhĩra, ona ningĩ no ũkore mũndũ arenda kũhũthĩra M-pesa. Ndamenya maũndũ macio, tuge tarĩngĩ arenda gũtũmĩra bengi, no no ndĩmũhe mũtaratara ũrĩa abatiĩ kũhũthĩra, ndĩmũtarĩrie wega ta rĩu ndĩmwĩre nĩ abatiĩ gwĩkĩra akaunti namba yake nĩ getha tũhote ithuĩ kũruta mbeca icio arenda kũrĩha. Ona ningĩ kana no akorwo agwĩkĩra namba yake ya M-pesa, nyingĩ tũmũtũmĩre ũhoro ũrĩa ũkũmũteithia we ekĩre namba yake ya thiri na akorwo wa kũrĩha mbeca icio.